Ũyũ nĩ tĩri ũrĩa, maaĩ magĩũka kũhũĩrĩra tĩĩri ũrĩa ũtigaraga hau igũrũ, na o ho ningĩ nĩndĩrona harĩ na maaĩ. Tĩri ũyũ ũndũ wa mbere, nĩ mwega mũno harĩ kuongerera ũnoru. Tondũ ũyũ nĩ tĩri ũrĩa ũkoragwo ũkuĩtwo nĩ maaĩ, kana maaĩ magĩũka kũhũa tĩri ũrĩa ũtigaraga. Tĩri ũyũ nĩ ũkoragwo wĩ mũnorũ mũno, na tĩri ũyũ nĩ ũndeithagĩrĩria mũno harĩ kũongerera ũnorũ harĩ mũgũnda. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ tĩri ũyũ nĩ ũhotaga kũiga maaĩ kwa ihinda inene. Rĩrĩa ngũhanda mĩmera yakwa, o na ndaitĩrĩria maaĩ harĩ na tĩri ũyũ, nĩ atĩ tĩri ũyũ ũria ũkũhota kũiga maaĩ, ũguo noguo yaani nĩ ũheaga ihinda inene harĩ kuiga maaĩ. Ũndũ ũngĩ na tĩri ũyũ nĩ atĩ nĩ ũndeithagia, ũrĩa tĩĩri ũcio ũhana yani soil structure ya tĩri. Nĩ ũndeithagĩrĩria mũno kũ- improve. Mbica-inĩ ĩno nĩndĩrona harĩ na maaĩ, na maaĩ maya nĩndĩmatũmagĩra mũno mũno na ũrĩmi. Nĩ nĩmaga namo, nĩ heaga ngombe iria ndĩ nacio, ngũkũ iria ndĩ nacio, nĩ ndĩ mategaga.

Ĩĩ rĩrĩa ndĩraruga irio na njĩra ya gũtherũkia, ũndũ wa mbere njĩkaga nĩ njĩkagĩra irio icio cumbĩ, nĩ gũkorwo cumbĩ nĩ ũteithagia kũraga mbakteria. Ũndũ wa kerĩ njĩkaga rĩrĩa ndĩraruga irio na njĩra ya gũtherũkia, nĩ ndekaga ihĩe wega, ũũ atĩ, o na ndaiga irio icio thĩ, citigũkorwo na kĩndũ kĩrakũra. Ũndũ wa gatatũ njĩkaga, nĩ ngeraga irio icio, okorwo nĩ kĩndũ ta gĩtheri, ngareka gĩtherũke, gĩkahĩa wega, wona ndateng'ũra-rĩ, itateng'ũrĩte nganiaria maĩ macio, nĩgetha hatikagĩe na chance ya, kana kamweke ka mbakteria o na ĩrĩkũ gũkũra. Wona ndarĩkia kũruga irio na njĩra ya gũtherũkia, ciahĩa ndĩciĩkagĩra, ndĩcigaga handũ hega hatarĩ na ũrugarĩ mũingĩ, tondũ ũrugarĩ nĩ ũteithagĩrĩria mbakteria gũkũra. Ũndũ ũngĩ, nĩndĩcigaga container inĩ njega, ta ngaciĩkĩra mabakũri-inĩ na ngaikara ndĩcikunũrĩte, ngacoka ngaciga handũ hahehu hatarĩ na ũrugarĩ mũingĩ

Ũndũ ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa nĩ atĩ, o ũrĩa njaũ ĩno ĩrathiĩ na mbere na kuonga, na yonga wega, ũguo noguo ng'ombe ĩno ĩkũhota gũthondeka iria rĩingĩ, nĩgetha njaũ ĩno ĩkona kĩndũ kĩiganu gĩa kuonga, na wona yonga, njaũ ĩno, ũndũ ũrĩa ningĩ ũroka meciria-inĩ makwa nĩ atĩ, o ũrĩa ĩrathiĩ na mbere na kuonga, noguo nyina nayo njaũ ĩyo yenyewe cirathiĩ cinyitanĩte, yani cirathiĩ na mbere ci bond ĩte. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ, njaũ ĩno o ũrĩa ĩrathiĩ na mbere na kuonga wega, ũguo noguo iria rĩrĩ rĩrateithĩrĩria njaũ ĩno kwaga mĩrimũ, mĩrimũ ĩrĩa ĩkoraga gacaũ karĩ kanini, ona in the long run ũrĩa njaũ ĩno ĩgũthiĩ na mbere na gũkũra, ndĩkũgĩa na mĩrimũ tondũ harĩa thĩ o ũrĩa ĩronga, ĩrĩ o nini o ũguo, noguo ĩregĩra thigari njiganu cia mwĩrĩ, cia kũrũa , cia kũrũa na mĩrimũ. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ, njaũ ĩno o ũrĩa ĩrathiĩ na mbere na kuonga, ũguo noguo nyina nayo ĩkũhota kũrĩa wega, ũndũ ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa ũndũ ũngĩ nĩ atĩ, ng'ombe ĩno nĩ ng'ombe ĩrĩte wega, na nĩ ng'ombe thaka na magetha nĩ makuongerereka.